Gini okyudre e alworawa, to koponi oyudore titiyo kode e weche mag tedo. Mano ekaka en.

Bang' kinde kakinde jifwenyo ber mar tiyo gi gini eyore mang'eny. Tinditiyo kode e pith mag gwen, kithiedho tuoche to katamana loso chae.

Tijni nitie kod nengo e alwora wa nikech mor mar kich nitiere gi gik mang'eny mokonyo e del mar dhano. Mokuongo, omiyo dhano oktii piyo.

Gini ne atiyogodo kadwa chame, ne alose maber kaselose maber to neatedo kuon maber kasto achame mayieng' kabisa.

Gikmiuso kaegi luwore gi kar ma iusogie kata ng'eny magi. Kaluwore gi niya, taon bechgi nyalo bedo malo to kaintie e gweng' to bechgi nyalo bedo piny.

Achiel kuomgi nyanya iketo kamano seche moko siling' prabich abich, kata gik machielogo be kaka oketgino inyalousgi siling prabich abich. Bei luwore gi kama gintiere.

Tinji tin ahinya e alworawa but koyud ka obuolo oti e alworawa to iyiero madhano chamo. Bang' koseyier to itiyo kodgi ka itedogi kaka chiemo.

E ngima ma pile ka pile gini okonyo ahinya e del kaka gik moko mamiyo del kedo ne tuo.

Gini ng'eny alworawa kabisa, itiyo kode e weche mag chiemo. Inyalo chiele kaf kaf kata inyalo tede gi supne kasto ichame, omit.

Yore mag tiyo gi gini oselokore bang' kinde mang'eny ka jokmoko osefwenyo ni kothe inyalo tigo e weche mag pidho gwen. Osefweny kendo ni inyalo ti kode e geng'o tuoche moko kuom dhano.

Kinde mokwongo mar timo tijni engimana nakia kaka itugo. Koro ne ang'iyo ng'amane puonjowa tugo kabisa, mano egima ne otimorena.

Tijni ok ahero nikech ne nitiere kinde moro mane ne dawa ne time to kasto ne oseloso maber bang'e to ne okethore na . Omiyo ne odhawo na.

Kinde mokwongo mar timo tijni nakia kaka itime maber, omiyo ne ok abulo rabuon maber. Ne ok gichiek mamit omiyo ne odhawna gi jonyuolna.

Tijni nikod nengo e alworawa nikech ene ma ji mang'eny thoro tiyo kode. To kasto en yo mapiyopiyo maok keth sa, onyalo ting'o ji ariyo nyaka adek.

Gima biro e pacha en kinde mokwongo mane wagoyo abal e aora magweng'wa kane pod watindo to ne waneno thuol manobuogowa kabisa kaneno tij ni to apare.

Kwaneno gini to gima bireo e pacha en kaka luoko tek ne jok moko kaka jomachuo. Anyalo paro be gik midwaro sama iluoko

Ok ahero tijni nikech obedoga matek samoro omiyo lweti nyalo hinyore, samoro ka itiyo gi omo moro marach to onyalo miyo lweti bedo marach.

Ka luwore gi weche mag TikTok, nitiere tugo majitugo mang'eny makelo mor. Koro magi gik makelo mor neji kae.

Chiemo ma oher gin kaka gweno, ring'o, to kata gi alot mokwogi sana sana alot mar osuga kata dek mokwog maber.

Kit gini ma ahero en ni ka iyude to imor kabisa kendo iparo in ng'at moro malong'o e kind jii. Mano ema omiyo ahere nikech nengo ne.

Tijni okahero nikech aparo kaka en tich manetekna kabisa e kinde mane adongo. Mano emomiyo ok ahere.

Gino nikod nengo ne jodak malworawa nikech gihero muodogoga tiang' e seche mang'eny ka giwuotho kata ka bang' tich. Koro ji ohingo ng'iewo gini mondo gimuod tiang' go.

Mondo kik okethre nyaka ilu yore mag arit makare madwarore e gik machalo kaka mae. Gin yore mang'eny koro in eminyalo yiero.

E ngima ma pile ka pile ma en chiemo ma nyaka dhano cham mondo mi gibe gi nguvu kata mondo mi gibed dak. To moloyo okonyi kidenyo.

Karomo gi kinde mang'eny to andiko gik moko te monengore atim. Kasendiko to apangogi kaluwore gi yo madwarore ni mondo timgigodo mapiyo piyo, mano e kaka atimo.

Ngimana ma pile ka pile motoka konya e yore mar wuoth kadwa dhi kumoro ka kumoro kwonde mabor. E yo makende to sama antie gi kuma onego achope piyo.

Ka aneno tijni to gimabiro e pacha en ber mar yien e ngima dhano kod ngima gik moko duto. Koro omiyo mano e gima biro e pacha maduong'.

Tinji alworawa ma dala kocha Homa Bay gweng'wa to en mana echo kama i piny kabisa, koro tijni oktime en gima ji mang'eny chutho togikia.

Gimatimore kae aneno ka pesa mag alufu alufu oket kumorachiel, chaloni idwaro kwan gi. Kang'iye to mano e gima dipo ni dwa timore kae, bang' kwanogi to ikanogi.

Gige tich madwarore kae gin kaka net to kasto gi yie midhitiyogodo ei pi kata olou. Ng'eyo midwaro kae en ng'eyo kakitiyo gi gigo.

Tijni ahero nikech oyie mondo ang'i ofuko mara kabe nyalo ng'iyo gik moko duto maok achando ng'ato gi weche mang'eny.

Gini nitie kod nengo ne jodak malworawa nikech gihero ring'o, ring'o en chiemo mamit kabisa to kasto kiketo alot moro e bathe to kuon no koro chamore ahinya kendo omit.

Chutho an owuon to pokne atiyo kod gini koro ok dang' ang'isu chal moro amora, nikech aonge gi lony mare. Mano e dwoko maber mok ariambo.

Kadapuonjo ng'ato kaka onyingo otim tijni to mokwongo amonyo kalatas gi kalam tandikone gimoramora monyingo otim e tijni. Kasto abiro watimo kode kanyakla kang'ise kasto ong'eyo.

Gimatimore kae en ni jogi gichiemo to gichiemo ka ging'iyo gimoro, mang'iso niya nitiere gimoro motimore yo koma ging'iyo no .

Ng'eyo midwaro e tijni en niya: ngwacho gi ony'igo ochal nade maber kata maricho, gige tich madwarore en gik miting'ogi godo to gi makonyi.

Kuom tijo tich mar pidho yien, ber ma iyudo ngeny nikech yien no kodongo maduong to inyalo tiyo kode e yore mangeny. Mokuongo onyalo bedo olemo, tipo to bange pod en mana bau

Chal mar kaka ne atiyo gi dhok aparo ndalo mane pod ne atin dala kocha ne wapuro gi dhok kendo dhok ne gik mane wayudo chiemo e yo mayot

Kuom timo tich mar wuoyo gi jii kata mar ofis ka ilero ne jii weche moko miyo iyudo pesa manyalo konyi kata kendo omiyo ingeri gi jii ahinya

Chiemo ni kidwa chame an kaka ang'eye to nyaka irit malose makete e packet maber, ei mfuku ma iuso e duka bang'e to ang'iewe tabiro tadete maber to kasto achame

E aluora wa dala kocha Homabay ei piny to tijni kidwaro timo chutho to nyaka idhi e town mondo imany ka ja computer kata cyber mondo okonyi e yor tijni

Gima timore kae en weche mag puro alot. To chutho ochalo alot mar skuma to ochalo gima imanyo kodhi nikech giduto gichiegni golo kodhi koro mano e gima timore ka

Kar kae to aneno ka opidh anguro. Anguro moro to ngicho, moro to aneno ka modho pii to nyawadgi moro be nginyo piny koro kar kae chutho en pith mar anguro

Bang kinde tich mar pidho alot mar kabich oselokore mangeny nikech tinde jii pidhe e yoo manyasani moloyo kaka chon ne jii pidhe ka jii tiyo gi yore manyalo miyo ochiek piyo

Tich mar pidho oduma oselokore ahinya nikech tinde jii pidhe gi yore ma nyasani kendo gitiyo gi gik moko manyalo miyo giyudo keyo mapiyo piyo

Tijni chutho to an ok ahere nikech aparo ndalo mane atime nene simba mane anyiew gi pesa mangeny ne olal omiyo koro ok adware kabisa

Mondo olemoni kik kethre mokuongo iluoke maler mondo ineni onge kudni moro mora mantie kuome kata tonge bange to ikane maber kama nitiere gi ngich mondo kik okethre

Kar kae en ngat moro maoro pesa gi Mpesa kata odwaroni mondo otii gi Pochi la Biashara to koro Mpesa penje ka diponi nyingno en yes kata no

Weche man kod nengo ei andika mondik kaeni en kaka, dear customer, alufu achiel mar Kenya oseduogi.

Chutho gima timore kae en ni japuonj gi nyihindo nitiere e klas to nyithindo go nyalo bedo nia ni gisomo kata gitimo penj ei klas nogo no

Chutho kamane adake kendo ma adake mangeny ei Homabay ei gweng kocha, gia kamae oken gima jii mangeny ongeo koro ok anyal lero wachne mangeny

Ndalo mokwongo mane atimo tijni ne akia tugo koro omiyo ne ji ne onyiera kabisa to an bende nawinjo wichkuot nikech ne ok akelo loch moro amora nekambiwa mane piem gi kambi machielo.